Mbaret amun ih sikong'et ih ngobure chito koyochin kit nekamuch koyochi kit aketugul komuche koriib tuga imuche komin tuguk chekiome so koit kiborchi kiwotetab bik kalenji inye komesiru komasi koinye komesire komasi so koba koman mbaret kiba maana sikebchee sitigin kechoran en kokwet siuon koborchi chi tugul kole ne inye mesire yu anan inye isire yu alini meite yu kokiibu ngunon sikobit kaliet simokibirge simokibarge sikoyai kityo chito agetugul nemuche koyai.

Boisioni nikilole maat anan kekwany ih ko iibu kwenik cheyomotin asinamen kolal maat, yekakolal maat ih itesyi kwenik chenyikisen asimomisok asikong'ete maat nekonome tielik chukan ih konaan kwenik chenyigisen ako kora akobo boisioni kikwonye indoi soburiet maa ak inde beek ak ibisen busiek tuten, yekeibisen busiek tuten ikany kochumukan beechu asitesyi any busiek pole pole ak itindiri sikotuiyo, itesyini busiek tar ikere makomiten beek, yekang'et yemomomiten beek ih itestaa itindiri akiyai kityok kounondon ih ak itya metechi korur kimiet. Yekorur kimiet ih amun yekaitindir ikas ile kamach ko kobek beek ih imetechi korur kiten ak imolu.

Boisioni nikilole maat anan kekwany ih ko iibu kwenik cheyomyotin asinamen kolal maat, yekakolal maat ih itesyi kwenik chenyikisen asimomisok asikong'ete maat nekonome tielik chukan ih konaam kwenik chenyigisen ako kora akobo boisioni kikwonye indoi soburiet maa ak inde beek ak ibisen busiek tuten yekeibisen busiek tuten ikany kochumukan beechu asitesyi any busiek pole pole ak itindiri sikotuiyo itesyini busiek tar ikere makomiten beek yekang'et yemomomiten beek ih itestaa itindiri akiyai kityok kounondon ih ak tor imetechi korur kimiet yekorur kimiet ih amun yekaitindir ikas kole kamach kobek beek ih imetechi korur kiten ak imolu.

Kit netesetai en yuu kinemu kibestos ukele kichorori kibestos sogek chekostokee chekoyomyo Ako kora kokomoe chekokululio kitonosie akobo amun kirote. Ako kora imuche ih en yuu kecheng'e mauat nekakoyam kistoo asiba kialda anan kit nekako logoyaat kiistechin makwekwek agetugul anan timndo agetugul ne tesetai en yono kiisto asikorut komie mauek chu. ko kiochin kityo kiisto agetugul ukele kanyage konfameni kot ko mi ketit nekakome ana komomiten

Ole kichopto tuguchu, kilole maat koron, yekailal maat inde soburiet maa akinde beek after keinde beek inde robwonik chuton soburiet orit ako yekoinde soburiet orit itestai ilal maat sikotesta kolal maat. Ikeren soburiet sikochumukonji beek akibakakte kabisa tar ko .Kotimoe iswe kole korur ko chumukonjin beek takikosiek sosom anan kotiptem. Kotimoe iker kotkokorur ii, itore ak kechiket, kotko lustoi inai kole kakorur ko kotko tom kolustoi kotom korur.

Bandaptaa cheyoche kotesetai en koroi ko oker kokinde poiput sikonogo beek um spinach ichu so kongete ngunon ih amun okere miten mobeten nutrients ih kararan mbaret ih ako bechono ko bechu koyoe matkoyomyo ketiik chu ngwek chu ko kararan bandaptaa nokere en yuu amun okere momii ngwot aketugul kotindoo poiput nekochin ako kararan mi komie kokisemberchi momiten tuguk chombo timin ako momii makwekkwek kora kokiteren tiong'ik momii sokiot ot agenge nekokwam tiondo kokararan boisioni ana bandaptaa netesetai en yuu

Kit netesetai en yuu kokokichemshoni amitwogik chon, kokokiune amun ikere muren beek ih so kokiune kisto kisto ng'ung'unyek alak tugul anan tuguk chemonyolnjin komiten asibakiyoo. So kokiune kisto too kokiune kisto korotwek murindo nekomiten orit nekakenam en eut amun eut kokamotilil so kiune ngunon ih asibakiyoo korotwechuto

Sipitalisiek ih kokoron akoyoche kwo chito koyoche kwo chito ngunon amun sipitali ko elekinyoisen ih ako kora tindoo kerichek, sipitali kenoe koyoe kiy aketugul miten takitariek so koyoe kit age tugul konai kole miondo kokoyobu nee kotko kokewe ibechegen gee so koyeche ngunon ih yoche kebendi sipitali sibokinyoin mionwogik cheterter ako kora ako kora sipitalisiek ko konu in konetin eleburtoi kotko ketindoi miondo kole kolein nam kerichek chekile ak chekile siribengee si uon kenyaengee

Elekibongondoo emergency ko yoche kotuiyo biik chon echen chekokilewen kobur en sipitali yoche kotuiyo ak serkalit asikong'alalen ngunon eleltot kobitunda kobit emergency amun ikere sikong'et serkalit akinee konai elepcheitoo chepkondok koba sipitali asiketechen in emergency chondon. Ako kora yoche ko biik chekakiyan so yekakotuiyo bichu any kong'alalen elekibenditoo komako shida kobakoteche emergency en in sipitalisiek sikong'et ngunon emergency ichu konyokotoret biik koron yekabit neyoche kesib keyochi